Kilewet ab HIV komwoei piik alak kole much inyoru HIV ngikat chito anan oboishe sanit agenge alak kole ngotitinye HIV kokaimei alak kole kerichek chebo kaa komuchei kosop HIV lakini kimwochini piik kole much konyor chi agetugul HIV akomii oratinwek chekenyorune HIV kou kesesnotet anan yo chuchuni lakwet nemining akotindoi kamet HIV anan oboishe tukuk cheu sindanoshiek cherutei piik piik chekikotungei akotindoi HIV komuchei koboishe condom sikoter komatestai kong'em borto miondo ak kamatik chetindoi HIV komuchei kosich lakok chematindoi koroito ye kawo sipitali aketoret eng sipitali

Tienindet neo eng ohangla ko price Indiah nayat inendet eng tyenwokik ab ohangla oko kotou inendet eng kenyit ab elibu oeng ak taman tienwokik chi kou noto ko osiepe mama watoto ak Duk jawiro